Jotij sirikal mag kaunti ma nyandarua lewni ma girwako e dendgi, kendo wuoche bende ma gin go e tiendegi. Ong'we yamo ma giting'o e bedegi, yie wich mek mine ma olosi kendo osuki, tigo manie lweo koda pete